Milimet nekurei piik konyokoker emetab Kenya ko milimet nebo Mount Kenya milimanoto kokurei piik chechang kobwa emetab Kenya amun eng milimanoto komito tiong'ik cheterter chekenyorchini yundo mito tiong'ik cheu pelek mito tiong'ik cheu ng'etunyik ak tiong'ik alak cheterter kora ko piik alak koboibochini kolonyei milimanoto barak amun kora kotab kotindoi akot tukun cheu ice milimanoto akoboiboichini piik chechang' kobendi

Napetab lolonik ak minetab teronik kenyoru mising eng kaplem amu pichoto kominei terenik akonobei lolonik lolonik chemuch konap ichek ko mising ko lolonik chenyikeromee njirenik eng oinet lolonichoto kotoreti iche koibune njirenik kora ko icheket kominei teronik ko teronichoto keboishe eng oratinwek cheterter teronichoto komuch kechobe ng'wek much kekwanye anan kechobe omitwok cheterter kora teronichoto kendeni beek chekie asikopit kokoitititu bechoto eng saishek chechang'

Chi aketugul netindoi seset komakat ine komut sesonoto konyikerut inendet komutin konyikerut mising nebo anti rabis kirutei seset nebo anti rabies asikopit komanam koroito nebo rabies kora kongosus chito sesonoto komainomtoi koroyoto bo rabies ara kararan mising kerutei seset ako ngami komosta nebo Kisumu akamache sesenyu komuch amut sesonoto konyikerutwo eng ole kole aniworld veterinary clinic

Tuga kobo komonut mising eng pororiet nebo kalenjin ako tuga komakat koaket eng olemi suswek mamakat kekweri tuga ole kindeni siratik amun ngoam tuga sirati choto kotou kosokitsot mising ako makotindoi afya ara tuga komakat koam ichesuswek asikopit kokororonitu akonerio komyee ako ngimach akot ialde konyor beit nekararan kora ngoam tuga suswek anan koam tukuk chekororon eng borwekwach komuch kokon chego ngo teta nekikeei

Rotwet ko kit nebo komonut mising amun rotwet keboishe ketile tuguk cheterter rotwet komuch iboishee itile tuguk eng chiket tuguk cheu ngwek tuguk cheu kitungui ak alak cheterter ako rotwonoto komakat kong'atip tukye cham alititi ane rotwet kocham alite tupet amun tipet kenyoru mising eng korikcho ineni achome ane alite tupet rotonokchu

Eng pikchaini komito chito nekekure Williams Samoei arap Ruto inendet ko kandoindetab emet ab Kenya ngaro ane pikchaini konyo metinyu ng'alekab kandoiset inendet ko kiimuch kobeljigei kicheranoto bo koek kandoindetab emetab Kenya eng kenyitab elibu oeng' ak tiptem ak oeng' ako inendet ko ki eng tai eng kenyitab elibu oeng'ak taman ak somok akoi elibu oeng'ak tiptem ak oeng' ko ki rupeiwot nebo kandoindetab emetab Kenya

Eng pikchaini kekere mlangoit nekikichoranji pelek oeng' ngaro ane pikchaini konyo metinyu ngalekab ole mito tiong'ikab tumdo yutokyu kotoku kole ole menyei anan olekikikerchi tiong'ikab tumdo asikopit kobwa kiprutoinik cheterter konyikokerchigei tiong'ichoto abwoti ale ane ale eng yutokyu komi tiong'ik cheu pelek much komi tiong'ik kora cheu akot ng'etunyik much komito akoi cheu melildo ak alak chechang chemamuch amwa